Rũĩ rwa thagana rumĩte irĩma-inĩ cia Nyandarũa na mũthithi na rũrũ nĩ ruo rũĩ rũrĩa rũraya mũno gũkũ bũrũri-inĩ. Rũikũrũkĩire irathĩro rũkabĩtũkĩra Garissa kamũira rũingĩrĩte iria-inĩ rĩa Mombasa. Umithio wa ruo nĩ atĩ maaĩ maruo mabeanaga binya wa thitima makarĩma ona ũtegia wa thamaki no ũthiaga na mbere kũu.

Busia na Malaba. Taũni ya Busia nĩyo mũciĩ mũnene wa kauntĩ ĩyo kũrĩa biacara nyingĩ cihũragĩrwo kuo. Malaba ĩkoragwo rũgongo rwa Busia kũrĩa nĩkuo rĩingĩrĩro na riumĩrĩro rĩrĩa rĩnene rĩa mabũrũri maya merĩ.